Mawoni makwa harĩ, yunivasĩtĩ cia kenya gũtũmĩra nenda cia gũthoma nĩ atĩ, nĩ harĩ na moritũ nĩ tondũ ti andũ othe a yunivasĩtĩ mekũhota gũkorwo na na intaneti, na yunivasĩtĩ nyingĩ citirĩ na ũhoti ũcio wa kũhe arutwo othe intaneti nĩgetha mahote gũthoma nenda-inĩ, ũndũ ũngĩ nĩatĩ, ciana cia yunivasĩtĩ nĩ cikoretwo na ũmenyo nenda-inĩ, nĩ atĩ, nĩmarahũthĩra, nyamũ, macini ici kwĩka wĩra ũrĩa maraheo kĩrathi-inĩ, koguo matirahota gũtũmĩra hakiri ciao gwĩciria, maratũmĩra AI gwĩka ũndũ ũyũ na mau nĩmo makoretwo makĩ marũmĩrĩra gũkũ yunivasĩtĩ-inĩ.

Wambere nĩũkaingĩra nendainĩ, ũgetha Ecitizen, wetha Ecitizen ũgacoka ũkaingĩra na Email yaku ũgacoka ũgekĩra namba ya kĩbande na namba yaku ya thiri, ũgacoka waingĩra ũgacagũra NTSA, wacagũra NTSA, kũu thĩinĩ ũgacoka ũgacagũra marũa ma gũtwarithia ngari, ũgacoka ũgacagũra ũrenda kwerũhia na mĩaka igana kana nĩ mwaka ũmwe kana nĩ mĩaka ĩtatũ, ũagacoka ũkarĩha marĩhi marĩa megũbatarĩka noũrĩhe na Mpesa ũgacoka rĩũ ũgakorwo na marũa maku merũ.

Marũri maya makoragwo ngamĩra-inĩ makoragwo kaingĩ nĩ gĩthũri-inĩ, maru-inĩ, na magũrũ, ici cikoragwo cigĩteithĩrĩria ngamĩra ici kũhũrana na maũrĩtũ marĩa makoragwo kũũria werũ-inĩ, kũrĩa ciikaraga , gũcigitĩra kuumana na kũhĩa, na kũhĩa nĩ riũa, kũhĩa nĩ mũthanga, na ningĩ nĩ getha cikahota kũgerera mahiga-inĩ marĩa makoragwo kũũrĩa werũ-inĩ.

Nĩgetha ũkorwo ũkĩgwatĩra marũa ma gũtwarithia ngari, NTSA nĩ makoragwo makĩenda marũa maya kuuma kũrĩ we, wa mbere nĩ gĩbandĩ gĩaku, wa kerĩ nĩ KRA PIN, wa gatatũ nĩ mbica ya passport, wa kana nĩ wĩingĩre kũrĩa nenda-inĩ, kũrĩa NTSA, wĩyandĩkithie, nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra motungata mao kũrĩa nenda-inĩ, wagatano, nĩ ukorwo na certificate of good conduct, wa gatandatũ, nĩ ũkorwo na marũa ma kuuma cukuru ĩrĩa wathomeire gũtũarithia ngari, nĩgetha makorwo akĩmenya nĩũwĩ.

Gwĩkĩra matawa ma barabara nĩgũteithagĩrĩria mũno andũ arĩa maratwarithia ngari, nĩguo makorwo makĩona wega ũtukũ, kũgirĩrĩria kũgũthana kwa ngari kana kũgũtha andũ. Ningĩ nĩwongagĩrĩra ũgitĩri harĩ arĩa marathiĩ na barabara. Ningĩ nĩũkoragwo ũkĩongerera, ũgĩteithĩrĩria biacara cikorwo cigĩthiĩ na mbere.

Thibitarĩ ya Star nĩ ĩkoragwo ĩkĩhe motungata maingĩ kũrĩ arwaru ao, na thibitarĩ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩtĩkĩrĩte ũhoro wa gũthĩnjwo, na nĩ ĩkoragwo ĩtĩkĩrĩte nginya ũhoro wa tekinoronjĩ, na thibitarĩ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrutĩire kũhe arũaru ao motungata marĩa makoragwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene.

Andũ nĩ maheagwo iheo rĩrĩa warĩkia gwĩka wega kĩgeranio-inĩ, andũ nĩ maheagwo iheo makĩkũngũĩra thikũ ciao cia gũciarwo, andũ nĩ maheagwo iheo hĩndĩ ya mabũra, andũ nĩ maheagwo iheo hĩndĩ ya mohiki, na andũ nĩ maheagwo nginya iheo hĩndĩ marĩkia cukuru makĩhumbwo thũmbĩ, nginya andũ nĩ maheagwo iheo makĩnyitithanio harĩ andũ erĩ mendaine, andũ nginya nĩ maheaga arata ao iheo.

Atongoria a ndini nĩ makoragwo magĩtwara andũ ũngai-inĩ, makoragwo magĩtũhunjĩria, na nĩ makoragwo nginya makĩgathĩrĩria mĩtugo mĩega kũũrĩa matũra-inĩ, nĩ makoragwo nginya makĩarĩrĩria maũndũ marĩa makoragwo makĩgũmĩra matũra maitũ, nĩ makoragwo makĩgathĩrĩria ũrũmwe na thayũ kũũrĩa matũta-inĩ , na nĩ makoragwo makĩgathĩrĩria gũkũria kwa matũra maitũ.

Kũhũrana na mũrimũ wa marĩria rũgongo rwa bũrũri nĩ wa mbere, andũ arĩa maikaraga kũu makoragawo makĩheo neti, neti iria cikoragwo ciheanĩtwo nĩ mĩnĩstrĩ ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgirĩrĩria mosquito, wa kerĩ nĩ atĩ, ciana cia kuuma mĩaka ĩtatũ nginya ĩtandatũ ũguo ka ĩtano nĩ makoragwo makĩheo ndawa mweri-inĩ wa June nginya October, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgũithia mũrĩmu ũyu wa marĩria, wa gatatu nĩ atĩ, nyũmba cia andũ arĩa maikaraga kũũrĩa rũgongo rwa bũrũri, nĩ ikoragwo ikĩhuhĩrĩrio ndawa ĩrĩa ikoragwo ĩkĩgirĩrĩrĩa mũrimũ ũyũ, Na arĩa makoragwo makĩhotithia kaamĩini ici nĩ mĩnĩstrĩ ya ũgima wa mwĩrĩ, na thirikari ya kauntĩ ya rugongo rũu rwa bũrũri, na anyitanĩri angĩ.

Iria rĩa Victoria rĩna thamaki nyingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ tondũ wa ũnene wa rĩo, na ningĩ rĩrĩa kwa korirwo na kwongererwo gwa thamaki mũthemba wa Nile perch na Tilapia, nĩ gũatũmire thamaki ciongerereke mũno iria-inĩ rĩa Victoria.